Ore ena pisha ekitodolu ena pisha ntokiting kumok ,elio ngarin aa irbaasi ,elio iltunganak loopashipaasha elio nkiituak olewa ore sii ene kitodolu ajo ore ena naa taon sapuk ena natii biashara nagira aendelea adolita ntasati namirita irnyanya onaamirita irmashungua etii sii namirita nkwashen ,neeku kitodolu ajo ore kuna garin ninche duo naatanaputua kuna daikin neyau ene metimiri aa sokoni eetuoki. ore entoki naitishipisho teneweji naa keisidai tinidol iltungank egira ashipakino biasharani enye naijo Kuna amu lairemok kulo loolchampai oremishote neyau kuna daiki enye sokoni neponu amir tene ina naa pee idolita egira aitook tene ainguraki irkastomani lenye pee emir neibelekeny enkishui.

Ore entoki naltu indamunot tenadol ena naa kajo nanu inkuapi eboo kuna intaoni sapuki kuna tonkuapi eboo tonkuapi eboo adolta inghurufani, inghurofani nailepa oleng adoru ashu inkajijik sapukin orkeek ouno adolta sii ingarrin inkabilarin ongarrin kumok napaasha adolta ingarrin kutitik eh ingarrin sapukin aa irbaasi eh onatii tiabori kulo keek tene iloipi tenkarake esiai enkolong neeku taon sapuk ena nagira iltung'anak naendeleya iltung'anak oleng aaku eshomo iltung'anak dukuya oleng eeta kajo ore kulo tung'anak lenakop keesisho tonkopisini kereu ake oltung'ani engarri enye nepik ewoji nelo enkopis aasisho neeku tenepuku ade tesiai elotu aitau ena arri enye alo naa ashuko enkang enye ashu enkaji enye ore sii itodolu ajo etii kulo tung'anak dukuya oleng amu ore kuna gurufani kesheta ooleng.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena naa taon sapuk ena oleng nateshetisheteki oleng ,eshomo kulo lewa lena kop dukuya oleng .kitodolu doi ajo kajo ore kulo lewa lena taon naa loo kwapi ebo mee lele osho lang ,ore sii tenapisha ,eitodol ajo etii irkeek ouno sapukin otubulutua pi laa ketii ninye ngarin tiabori loipi ,ore sii enkae esheta ena kop oleng ,adolita sii ngorofani naasheta oleng etii nkadoru oleng netii ndoropu ,ore sii ene kitobira kulo baribarani oleng kitodolu ena pisha irbaribarani sidan oleng kulo lolaam orook ingarin taa naimita kumok neeku kesheta ninye enkop oolewa mpaka irbaribarani idol ake ajo etii ake iltunganak oosita biasharani enye tenebo maakutitik oloosita tonkopisini.

Ee kaidim, atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Ore entoki edukuya, kadolta iltung'anak kumok oleng opashipasha, oshulushula, etii lewa tenebo ontasati, etii si nkutiti kera narikitoi. Kadalta ntasati are, nagira amirisho. Ah ilchambai itung'ua kuna tokiting enye, kitodolu ajo ilairemok lomukuntani. Etii enamirita irnyanya onkitunkuuni, netii enamirita irmashungwa. Neeku, elio si toi, igarrin nayaita kulo tung'anak wojiting nepashipasha onaitadoutuo. Nejing irkulikae apuo wojiting nepoito duo. Neeku kitodolu ajo ore enataon, na taon ena naa kene biashara, arashu ketii osokoni ogira alo dukuya tene, amu kakumok iltung'anak oleng. Neeku kitodolu ajo, ketii ibiasharani napashipasha kumok atua enataon natii ene.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena pisha naa adolta ninye entoki edukuya adolta ilewa kumok onkituak nemeeta oltung'ani lemeloito inkoitoi enyenak mepuoito enkoitoi nabo pookin airiamari uh-uh meeta oltung'ani lemeloito inkoitoi enyenak ore sii enkae adolta inghorofani osoitok nasheta oleng naa kaadoru oleng ilepa ailep basi adolta sii enkae kiti nijo ormambuli tende natiiki atua ore sii enkae adolta ingarrin kumok oleng ingarrin kutitik amu ijio ingarrin kutitik inkumok nadolta sii orbaas obo sapuk onyori amu ijio obo ake orbas amu ijio ore irkulie naa ingarrin kutitik ajo kuna naaya iltung'anak ajo kitodolu ajo melio esiai osokoni tene tena town kajo ore ene naa nkopisini naasishore iltung'anak lijo ile sirkali anaa ilarikok.

Eeh kaidim atolimu enagira aasa tene ore ene naa adolta empisha naitodolu inkayiok naabaya ile etii irkutitik obaya ong'uan netii waare oikonji aara botorok peno torkulie ore sii kuna ayiok egira kuna ayiok awokoki iltooi enkare egira awokoki ildiriketi enkare ildiriketi sapukin kulo loo lolitai tikitam okulo kutitik lolitai imiet aninche neidimu kulo kutitik neeku adolta sii enkiti shuti tene naokunyieki enkare etii enchuti tene naipampi nilepunyie enkare aninye taa egirae aoku tene ore sii enkae adolta ewaya amu naikarra tomposi aikarraro naa olchamba olio tende kitodolu ajo ketii emukunta natii tidialo ena shuti kegirae aunisho tene niaku kitodolu ajo ore ena are enibukori enkare tene naa atua ena mukunta elo abukokino ena daa natii ena mukunta.

Ore tenapisha adolta entasat natonita onkilani naika toldirisha lenkaji nadolta sii emashini naripieki irkarash arashu inkilani ore eng'eno arashu enkarriyiano naai naidim oltung'ani anoto enaa eng'eno piiyas ena siai naa ing'as alo sukuul mikisumi emashini ore pikisumi emashini nikisumi eninkunaki osindano eusi weninko naa pimbung'ie naa inkilani eninko pinteru daa ayiolou naa atiripa enkila naa natumute nataa ofundi eyieu ore taa piyiolou nidumunye nilotu alo ainyiang'aki kewon emashini basi ore taa piitum emashini nilo naa ewuas uh orpura taa uh taon ashua inkaulele akeyie abol akeyie enkiti kibanda ninteru esiai ino eripare onkilani ninyiang'u osindano ninyiang'u uusin basi olorika niton aripaki iltung'anak inkilani biashara ina naiterunye naisaidia oltung'ani oleng.

Kajo nanu ore entoki nagira aasa tene ashu alo dukuya tene adolta taa tena pisha adolta intasati are adolta intasati are naa kitau etanaurate oleng kajo kelakua enkop naing'ua oleng adolta sii enkoitoi ashu orbaribara oimita aapuo naijio kitau kegira ashuko apuo ang ore sii kuna tasati are enapita nabo enkerai tenkoriong nemeeta enkae enkerai tenkoriong nemeeta enemenapita inkarayeni telukunya nenapita enkae telukunya inkarayeni niaku kitodolu ajo ore kuna tasati keshomoita enkop naado isilankeni ashu ilchorroi ashu injutii apuo aisuj irkarash neku naa inakop ing'ua eshomo aisuj irkarash neku inche enapita tekuna arayeni ashuk, ashuk naa aya inkang'itie neku kei nitodolu ena pisha ajo etanaurate oleng kuna tasati kajo keshomoito aisuj irkarash tosilankeni nalakua neku amu kitodolu ajo etanaurate .

Eeh kaidim atolimu inkoitoi naitumia akeyie naa ajo sinanu peilo ayiolou peyie arrip naa ormanyara paarrip naa ormanyara lorkeek naa noo lorkeek temurua ang ashu temurua natii nanu ore enedukuya naa eng'as ninye amitiki iltung'anak pookin oshi loonyorr atudung irkeek aadung akeduo irkeek meeta maana adung irkeek pookin metaa midol olchani oitashe nang'as aakikisha ajo metii oltung'ani odung'ito alchani temurua amu inepu tenakata ajo kidim oltung'ani atudung'o irkeek nemeeun irkeek kedung ake nemeun irkulie ore sii enkae naibooyo iltung'anak oojo matapej intakitakani ake akeduo nijia apejipejoo intakitakani amu kiinyial olmanyara oloing'ang'e bado ore sii enkae kamitiki iltung'anak oopej inkuk oopej inkuk aapej inkuk akeduo amu kiinyial olmanyara tenchoto.

Ore tenapisha adolta ngarin nadolta ntasati nagira amirisho onagira ainyangu ore enkae na tanadol enapisha ore entoki naisiai tanadol enasiai ashu enapisha na kaitadamu ajo ore kuna tasati na nkairemo okuna neaku ketuunishote apa kuna tasati neaku enekesu kuna dakii enye neyau osokoni aponi ainguraki irkastomani tene amu adolta entasat natonta tene nagilita kung namirita tene pilipili nemirira si kuna tokitin naji irfakadoni, ore enkae enapita enatasat enkerai tenkoriong neaku kitodolu ajo kenyokita oleng amu ama teneeta enkerai tenkoriong neasita biashara peyie etum ade nkera entoki nanya netum sinye enkiti faida enye nelo enkang enye teipa.

Ore tene kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene tanadol ena pisha ore tenapisha adolta ltunganak kumok oleng opoito nchoot napasha mechoto nabo epuoitoi ore si enkae adolta nkajijik nasheta oleng osoitok ongorofani nailepa oleng ore si enkae adolta irbaasi kulo lonap ltunganak olorore idolta itasheto aitadou ltunganak adolta si olee lenkulubaro ogira arumo ntokitin nijo kegira aya pepuoi aya idimayu nai na normastomani itadolu si ajo ore enewueji na taun ena ebiashara napoito ltunganak biashara amu midol oltungani ogira aitasheki olikae meeta oltungani lemeloto esiai enye nkoitoi enyenakmetaa oltungani oitasheki olikae neaku kitadolu ajo ke busy ltunganak lenataun kila enkolong.

Ore taa tenapisha adolta ntasati nabaya uni etii enagira agel ntokitin nijo orpaek wenkae natii abori enkae nagira agel irkulie paek ore ena natii idie ijo enapita ntokitin naijo irkiek nelio si nkujit nanyori tene nijo olchamba nelio si nkatambo amu ijo kitau osupuko enakop ijo kitau keyieu nesha idolta su olchani otui entonata enkalo ore sj enkae entoki nadamu tanadol enasiai ore tenanu kajo kajidim atadolu tanadol enasiai ajo ore kuna tasati na nkairemok olchambaj ashu mukundani neaku etekesishote taa neaku egira taata aisho enkolong enatoki natekesutua ijo irpaek etekesutua kuna tasati neaku ninche na egira agilgil nisho enkolong petoyu petum awaita na osokoni ayaki irkastomani lenye nepuo amir nepuo atum faidani enye.

Ore tenapisha adolta ntoyie are etii enagira aton netii enagira airugo aa ore taa ena nagira airugo na ninye nashetita ena natonta irpapit neaku kajo nanu ore enasiai pindim ataasa na ore engeno nayieu na pingasa alo aisumiarnasiai enchetare orpapit lapaitin akeyie obaya Ile mbaka olari obo metaa ore piloti nimingira aibaatisha esiai niasita amu isomea naa na nakata si itum irkastomani kumok teneaku isomea, ore entoki niyeu pias enasiai na iyeiu enkishanuo we na kiyoo peingur ate orkastomai basi nibol enkibananda ino nibol biashara ino nilo ainyangu kulo papitashet nkituak tenebo olewa nelo maisha dukuya ninya nona kuti faidani nelo maisha.

Eeh kaidim pii atolimu ajo kanyio nagira aasa tene ore entoki edukuya adolta ninye ltunganak kumok oleng otii osokoni eshula lewa ontasati ore ene adolta ajo irbiasharani ltunganak otii ene adolta ntasati namirita irmariko etii enamirita irmashungwa etii namirita irnyanya etii namirita nkitunguni netii namirita irfakadoni, etiinamirita irpak etii si namirita nkilani okulo na kastomani oinyangu amu kelio ake irkastomani egira ainyangu nelio si lolan kumok oleng neaku kitodolu ajo ore khnatasati natii osokoni na nkairemok neaku etekesishote neyau ndakini tongarin enye ayau osokoni peponunui amirisho na ninye esiai enye o kaik peitotie nkera enye.

Ore tenapisha adolta ltunganak obaya okuni aa ore kulo waare na irkastomani ogira aingur enabiashara naata elelee tene ore taa embae naitishipisho tene na esiaia sidai ena amu biashara ena nailepa oleng esiia natasapuka emirita ta elele nkilani aa sirkualini onchatii tenebo onamuka neaku biashara ninye etii olee tene na esiaia sapuk amu enikash olee oas esiai onkaik nijo ena biashara enye alang tenilo apurisho neaku egira nye elelee amir kuna kilani tenebo okuna aamuka tolduka lonkilani neaku ore adake teipa na kiken ake teneaku metii irkastomani neshuko alo enkaji enye ashu elo aang etaasua na enkiti faida enye nalo sinye aitotie nkera enyenak nelo arewie sukul tenemetii na.

Ore tene aidim atolimu na entoki nadolita tenapisha a ore ta tenapisha adolta enkiti tito enkiti kerai amu mebotor oleng nanapita irkiek kumok oleng tenkoriong na ijo tanaingur enakera na kitau meeta namuka keloito ake meeta namuka ningua na osero enapita ake irkiek enkoriong orkiek ore nai enarea elee nemenkerai nai botor naas enasia amu kegol enapata orkiek amu kiroshi Oleng kinyalita ntoiwuo enyenak amu anata aa ang etii tenemut a kikeno orusa anata etii aji aisuj nkikombeni neas esiaia esukul aa homework apa naisho ormalimui pelotu aas tiang metaa ore peboli sukul neshuko idipa enasiai esukul metaa idipa esiaia esukul ina naikash teneas alang tenitaasi enkerai esiai nagol amu kegol ena.

Ore entoki nagiraa asa tene naa adolita ntasati are naagira airugo aisuj nkilani onkuti toyie are kutitik naagira siininche aisuj nkilani kake kegira ntoyie kajo kenaurate ayengiyenga, eitashito egira ntasati airugo. adolita ajo kumok duo nkilani nayautua Kuna tasati aisuj ketii neitu ninye eiteruni pi, etii naa keton elakwa pee eiteruni ade adol etii nkaraeni kumok oleng, nkaraeni naa kajo kebaya tomon orbaket obo amu nkaraeni kulie orbaket obo. ore sii enkae eton aa kutik nkilani naatiika kuna tasati eton aa kegira aiteru ena siai ,ore sii kuna kera eton meyiolo aisujisho esidai neeku naa kegira aangas adwaki noongotonye neeku kegirae angas aifundisha enikoni tenisuji nkilani esidai metaa safi nimitoki aaku ketii loiterioni otiiti nkilani.

Eeh kaidim atolimu ajo kainyoo nakira aasa tene, adolita entasat natonita, nadoolta sii orbaket lotii nganu, adoolta sii oljiko lenkima, netii ele moti oshi oyierieki ilmandasini. Eyierita sii ena tasat ilmandasini, neeta olpaa sapuk ookunye, ekira aibelebelekeny naa tele paa wore ilooto, naa ele paa itaunyie, amu wore ele paa, keuduudo abori, neeku ninye oitayu tenkima esidai ilmandasini amuu menap naa eilata. Ningua eilata tele moti loo mandasini. Neeku kitodolu ajo wore ninye ena tasat, naa enabiashara etii, amirr ilmandasini, ebaiki nemirta olmandasi obo kumi, aa wore naa ninye, naa ena tano ekira aingorru, pee elo anya enaa faida enye. Ebaiki neyier tenkolong inkanoi naabaya imiet, nebaiki netum baati, nelo amirr ongwan, neeku nabo ake nemelo, ebaiki neishaa ilmandasini loo nganoi ogwan. Neeku

Ore taa entoki nagira aasa tene adolita ntasati are orpayian ogira aitashe tidialo nalakwa ,ore enkae toki nalio elio naa enkaji ormaasae ekiti aji ormaasai jikoni ,ore Kuna tasati kitodolu ajo kidongito kuna tasati irpaek aidong naa enapa kidongito orpaek musana apa eton meetae Kuna mashini oshi taata ekisasa naetuo naitumiyae entoki naijo ositima ashu eilata. egira naa ninche kuna tasati aitumiyia enapake oitoi musana naidongieki irpaek. neeku kitodolu ajo ore kuna tasati naa nkairemok orpaek neeku tolchampai lenye ake etekesishote neitoi apik enkolong karibu wikii are metoyio ,ore naake pee eku kidongoyu neipangunye ake aidongoki ate teboo aidong kulo paek aibelekeny mataa enkurma. neeku kidim ake aatas ena siai tiang.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena pisha adolta taa ena town ajo town ena sapuk oleng nasheta inkajijik osoitok akeyie ghorofani nailepa naleng ore sii enkae adolta ilewa obaya akeyie ong'uan ogira alang orbaribara alang inchot napashipasha etii taa toi obo lijio kitau mayiolo enaa kamodooni ijo eeta enoshi ng'udi naiborr oltung'anak modook etii sii ingarrin elio ingarrin kumok oleng, elio ingarrin kumok oleng adolta irbaasi orbas obo naa ingarrin kutitik nkulie oleng naa kitodolu ajo mee inaanap kuna garrin iltung'anak oleng inolopeny oleng nesheta taa ena town pii mpaka irbaribarani ajo sii wore ene mee ewueji e biashara oleng kajo nai ewoji nijo inkopisini, inkopisini esirkali olarikok kuna taa neku iltung'anak naake kulo oyaita inkardasini apuo naa aitomonoa ate aing'oru isiaitin naa te kuna opisini esirkali ajo nanu.

Ore tene tenapisha kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa ,ore ninye enedukuya adolita ntasati imiet naateena lukuny toonkitambaani pokira imiet neeku taa ile tolee obo ,naa ore taa kulo tunganak naaa lairemok kulo lena toki naji orkikua .neeku ore Kuna tasati ,ele kikwa ninche eunito ,ena enkiremore ninche natii ,neenyu meoto nitayuni adungu nayau ena mshinini ele lee. amu lele olee otii ene laa ninye naa ogira aidongoki kuna tasati kulo kikwan tena mashini nengamuni taa akeyie torbaketi ora ogwan kulo pusi ,neeku ena biashara ninche etii Kuna tasati orkikua ,edungokini naa ninche ele kikwa neponu naa aaya apuo amir neeku naa biashara orkikua etii.

Adolita taa tenapisha ltung'anak kumok oleng' naijo ninye lewa pooki. Ijo melio nkituak akajo irkokoyo pooki amu mitau melio ninye ormaasani obo. Ore kulo lewa na aatua orkeju etadokitio pookin atua enkare, atadoikitio atua orkeju tontairri enapita nkilani pookin etiu ana nemeeta nagira aaisuj tiatua enaare neaku ore si enaare na kachafu oleng amu etodokioki oleng negirai aisujie kuna kilani pookin nepaasha si kuna kilani lchafui amu imaniki etii lchafui oleng netii naikobnji aaku safii penyo kake isompiraki enaare Oleniisombiraki enaare oleng neaku mayiolo nanu kulo lewa tana kepuo amir kuna kilani naisujita anaa mutumbani ana kelakitae misujaki ltunganak nkilani ore na peidip neshuk nepuoi alak isujita akeenye nkilani torkeku oisombir.

Ore enatoki naji mpesa naa enkoitoi naewuo apa naa enkoitoi sidai oleng amu kisaidia iltung'anak oleng amu meeta inkoitoi omukurani amu teniyieu nirewaki oltung'ani impisai ata tanaa olotii olosho leboo naa sidai amu meeta enkoitoi e ukora amu enkarna ele lee ake inchooyo tenebo wenkipande enye onambai esimu okuna amba naa enkipande nerewakini oltung'ani iropiyiani enyenak otii naa ewoi natii naa teneaku eterewaki sii naa kitodolu enkarna ele tung'ani oterewakaki piyiolou ajo ekenoto fulani iropiyiani ore sii ena koitoi e mpesa naa enkoitoi e biashara natudupore toi iltung'anak amu biashara natudupore iltung'anak kumok tolosho le kenya amu indim tanakata iiyie aawa impisai inononk mikitipikakini esimu neetae kiasi nadung safaricom ore ele tung'ani le mpesa neeta sininye impisai enyenak kila musho olapa nalak safaricom.

Ore sababu aai nakanyor enabae pii ore si enkare kadolita tenapisha entoki edukuya ltunganak akeyie obaya imiet etii na kuna nagira aitumia nkomputani nijo nkituak olee obo otonta olee obo oitashe tidie na kajo nanau ore kuna na nkopisini eserkali kuna euduma oshi na niche naitobiru ashu edungie ltunganak nkipandeni tolosho lang arashubtenkop aang nitoki si adung ardasini esipitali naji no nhif arashu enankae ngejuk nainyakaki aayau naji sha wenaa naa sinye ekaunti osokonini nadungieki ltunganak irmushaarani naji ta kra neaku ore kuna opisini kuna naji nhif no kra onkipandeni taa okuna taa nani no nhif adungoki ltunganak tolosho.

Ore taa tenapisha kadolta ltunganak obaya onguan ishopito na kuna kilani esiai naaji na reflectors obaya ong'uan nkituak are neakuobaya onguan ore si enkaeeliobnkera esukul nelio taakeyie emisa naitelekioki sawadiniekuna kera neaku ajo nnau ore enasiai nagira aiendelea tene na ore kulo tunganak kiriuno taata ninche meetu aisho kuna kera musaada kulo tunganak eimuna nche nkampunini enye neaku kitadolu ajo kiriwuaki ninche meetu aisho nkera esukul eretoto ake yie naba na enayieu enkerai amu keeta naetuo airiwaki ashu nkilani amu etii na nkera naingua irmareita otii abori na midim atabaki ainyangu namuka arashu ainyangu nkilani.

Ore taa tene adolita na empisa tene naitodolu orais lang apa leloosho lekenya oji na tonkarn enyenak orais uhuru muigai kenyatta na ninche na nkarn enyenak kadolta na mbenderani e kenya natii tekuruk ele president naapa oshomo naapa ninye retire ore naapa elerais lolosho lang le kenya na ninue taatoi apa orais apa leukuni tolosho le Kenya aa ore apa oloiterua na menye naapa oiterua aamenye apa eji kenyatta nesuju napaa likae tasat lorkalenjin oji moi neaku ele naapailong orais lele osho leukuni aa ninye naa eji uhuru kenyatta na ninye apa orais le okuni nelotu na ainguki william ruto metaabminye orais lele osho leonguan ore tenkata enye e uhuru kenyatta netorikishe apa esidai oleng etoriko apa kenya esidai oleng'.

Ore na tenapisha adolta iltarakitani aare na ore enasiai tenkop esiai na sapuk ena tenkop aang oleng ore tenkopang kiata ltarakitani kumok opashipaasha aitobir irbaribarani etii ltarakitani lijo kulo lenda loitau shumbi temaakat tidie aturu tenewueji akeaku lele orbaribara nikiata irkulikaeloshi lijo kulo onapieki soitok tonkuarei kulo soitok ojo lashumba limestone tewoi nijo qmq tene na tenkop aag aturu soitok nekiata taa kulikae Tarakitani lijo kulo omanaa tenkop ang aturoki yiok isilankeni ore ena na oturi na ltingai aturu enkare borehole.

Adolita taa tene tenapisha ltung'anak kumok oleng' otii nkopisini otii enkopis atoni tolorikan netii nkomputani nagirai aitumia tene neaku adolta ajo e ore kulo tung'anak na kuna komputani isumita netii laptop neaku adolta ana kuna tokitin isumitae enaiko peyie obooyo moyiaritin kumok nayepu akeyie nayau irbuketa kumok tolosho ijo kitodolu ajo egira aliki aifundisha enamoyia najiene kansa enikuni naa tenibooyoadolta kuna etii ltung'anak kakituak ltung'anak otii ene amu etii ltung'anak oishooko nkariak kunda ariak oldukae meeta oltungani lituishori olenye neakubkajo seminar ibungaki pelikini kulo tung'anak.

Kaisaidia ena siai temurua natii nanu amu tenetumi sirkali sidai naijo enapa rikore orais ama liapa uhuru kenyatta, naa kelo olosho dukuya amu tenesuji naaji kuna sheriani naijo kuna ejudishiari naa keyau naaji ereteto sapuk amu ore eorota oomali tolosho ashu toonkaontini naa Keori terisioroto, neori meetae maanyor ilukuny, neori sii maate kuna tokiting' naaji hongo eitu eihonga iltunganak irkulie ,neori tenkoitoi nawang eitu naa eimari kuna oitoi oonkabilaritin tolosho aor iltunganak loonkabilaritin tolosho. Neeku tenetumi erikore sidai teshumata tidie ,naa kedou omeeu nkaulele erikore sidai naijo enoolainguanak, enoormalimuni, sikarini oyauni nkaulele msee kijiji akeyie.

Eeh ore tene tena pisha adolta ninye enkaji sapuk oleng esoit atua atua ena enewoi netonieki taa ele rumu otonieki oji sitting room ninye taate ele ore tene adolta olorika sapuk ele otonieki adolta sii emilango nabolo nadolta enkiti oika kiti enkerai nado adolta oormiranketi sapuk oirragita tele orika nadolta sii enkiti kerai nasheta irpapit nadolta sii enkiti baisikil kiti onkera nakedito ena kerai eyieu oore olopeny ena aji imaniki aa orbiasharai apa otonyua ake sinye amirimirisho amirrimir kuna daiki olchambai olairemoni apa ometaba anaa neshetaki kewon enkaji sidai nijio ena esoit ore sii enkiti basikil nijio ena teninyiang'aki enkerai naa keshipa oleng amu mitoki aiboeka ashu anya eliyio kiguran ake omemuto egira aiguranie ena baisikil neku eneeta duo ninye eneshomo ng'otonye ping'ua egira aiguranie ena basikil mintoki alo aitaya enkerai inepu ake egira aiguranie embasikil.

Ore endaa naidimu olameyu tekenya na kajo nanu tenaa enatoki ejii irpaek amu ore enkae na endaa na eninya oltung'ani nimintoki aning' esumash nilo endama musima ituining' esumash keaku enkare ake ingiraa aok, neaku kajo nanu ore ena daa naji irpaek na kidimu olameyu tekenya oleng'. Ore si enkae siai orpaek na indim aitaa endaa katitin are amu indim atapejo ing'ua ake olchamba indim bake ayau nipej aitau ormashakua lenye nipej ninua ore pitekesua tormashakuani akesu metaa irpaek manabo na indim ake atekesu niyier aikaanga ninya ore pitudumua kulo paek asotu nikesu nipik orbaket taun nataana ashu osokoni alo aidong temashini na keaku enkurma nayierieki orgali ninosieki kule ashu mpuka.

Ore paa enetipat pee iyas enabae naa enetipata ena bae pee iyas pee intiship enkerai natii sukul ashu enatii ang ,ore tene naa kitodolu ajo sukuulin ena ,emalimui ena wenkerai ,negira naa arewa teneweji oshi nerewareki egira autaki ena kerai eniko tenerewa ninche maate neeku kegasi autaki ,neeku kegasi autaki nabo pee eyiolou nkulie nareuta ashu pee eutaki ena nkulie .ore sii eitiship enatoki entakia enkerai amu tenaa kishirita duo naa kegira neshipa oleng naa keendelea sii ayiolou openy ,neeku keidim ninye ashomo ake openy aterewayu ,tiniyau sii pee ipik enkerai eneweji naa kenyoru sukul neeku ekenyu ake eyieu neyeku Kila tedekenya alo sukul.

Ore ena kasidai enkigeroto olaini ingira ainyangu esimu ngejuk amu ore piyau elaini ninger pin olaini nimoki abolie tenikirikino ningori ewoi ningerie nimoki abolie ore si enkae eki registerkini ele aini tenkipande ino nikibolokini empesa metaa indim aingoru loni teleani lino eimu enkoitoi naji ene emshwari ashu nkuti loani nalaki akiti akiti aiko nejia neaku ore su enkae kintobirakini elaini ore peaku ekiriwakini mpisai na kejingu ropiyani nitumoki ashomo aitau tenkoitoi nalelek bora meeta ingero apa namba enkipand e opin olaini opin empesa metaa idamu pooki pekisaidia taisere.

Ore ore eninko peiaru tanaa enkila duo ingira ainyangu te kikomba ashu irkarash tebei natii shumata nikinchori tebei natii abori na ore enatoki naji biashara na maelewano ake eyieu amu enkiti faida aake egira olopeny aingoru na ore entoki naiakikisha enopeny biashara na pemeaku etadowuo enabei ino tiabori enafaida enye amu ninye na sininye ingorita ore enkae ore eninko pekitudungokini enabei eshumata meeu aaku iya te m ei kiti na ebaki ninyangua ntokitin kumok teletungani neaku indim atiiaki ore amu kayaita ntokitin kumok tenebnkilani kumok tudungokoki na ninye mayawa tebei kiti amu kayaita na nkumok kayaita nkilani Kumok nebaki nira oshiake orkastomai kumok ninyangu nkishu ashu ntare.

Ore ena, enaaji naa enkaji etipat de ena tolosho lang Kenya. Kanyioo? Ore paa enetipat enaaji tolosho le Kenya, naa ninye tatoi etii naa iljajii kituak, ninye tenewoi itum. Ore si ene, na ninye eponu ilarikok pookin lolosho le Kenya, naa ilo nkauntini akeyie naa artam opishana tolosho, ah ore taa kulo arikok, ebaiki naakeyie orbunkei, irbunkei, gavanani, ometadou takeyie omeshomo naa elotika le MCA, nitoki alotu ele lonkituak, ele lontasati, na ore naa kila olarikoni temurua naing'ua ashu te kaunti naing'ua, na ninye naa olo alimu inchidai naata kaunti enye tenaaji. Nelotu alimu intokiting nayieu, onapasini naishori tesiai, nalo aisho iltung'anak lenyanak.

Eh ore taa inkiasin naidim anoto nanu makewon eimu ena oitoi ormutandao naa ore enai edukuya naa esimu enkaina ore esimu enkaina naa enkerai nemegolong'u kanyio paajo enkerai nemegolong'u kanyio paajo enkerai nemegolong'u maa ore esimu enkaina naindim atooshoki oltung'ani otii mombasa nemeeta nchere etanya elo ke kebaya ake inewoi niyieu nirriwaa meteleku tenaa kemetii ena card naa naoji apik anaa kiredi ore sii enkae ore esimu enkaina peeku melo naa teniyieu niwosh naa meteleku duo akemetii ena card napiki naa enaa kiredi arashu naa kemeeta enkima ketaa ketii pokira naindim atoosho enkop niyieu ore sii ena oitoi ormutandao naa keidim aisaidia inkera tolosho le kenya tenkisuma naa ena kisuma nemelio kidim ake enkerai aisumai ata etii ninye ang eimu ina oitoi naa enkisuma nemelio nirriwaa sukuul intokiting etonita ake tiang ore sii ena siai e mtandao indim atang'amai oltung'ani olakua eimu esimu idolta.

Ore teniyieu nilo aya aigeru esile tebenki, arashu loishooyo tesimu enkaina, na ore maiterunye ena ebenki, na ore enebenki, na lasima ping'asa ayau enkipande ino, ore paa orpayian niriku enkitok ino, enare yata niriku pokira, neu nkipandeni pookin. Nirragiegie kuna kipandeni. Ore si enkae, lasima petii oltung'ani leeking'a, leme lenkang' enye, na ninye olo aishakenoo njere, iyawa ishomo aing'oru esile tebenki, nikinchori mpisai naje, esiana oropiyiani naje nikinchoki tolapa oje, intarikini naaje, pa tenelo neyieu ilopeny impisai enye tenitushuk, nepoi aing'oru olapa tung'ani oishakenoyie ninye ajo iyawa esile. Ore si enenkaina, kidim aishoi entoki naji fuliza, m-shwari, tesimu enkaina.

Ore ena enapisha, na kitodolu inkera taa esukuul kuna, nabaya ong'uan. Ore kuna kera, na kegira aisumare enatoki naa esimu enkaina. Ore enasimu enkaina, naa kesidai oleng amu, merikino ninye entoki bara ake metipiki, atua ena system enye. Mitoki arikino entoki natipikaki. Ore si enakisuma esimu, ashu enemutandao, naa ninye, ninye eji enkisuma nemelio. Ore enkisuma nemelio, na kasidai amu kidim enkerai aisumayu ata ninye etii enkang enye. Nisumare intokiting naijo esimu, enatoki naji olapitop, arashu computer, nisumare akeyie etii enkaji eng'otonye, nepik intokiting atua nimitoki naa aimin tenepik atua emutandao.